Atudo kod nyithinde kwayo eiot. Moko kuom nyithinde chamo chiemo man piny ei loo. To moko bende, ochung' mana ka ng'iyore.

Pidho diek nigi nengo mang'eny ahinya. Ka mokuongo, diek ipidho mondo omiwa chak mawanyalo tiyogodo echuako chae. Kendo chak bende inyalo usi kamiyowa pesa. Mar ariyo, diek konyowa kod ring'o, ring'o ma iuso ,kendo ji chamo kakonyowa kod pesa bende. Mar adek, diek konyowa kod manyiwa ma iketo e cham mondo otim maber.

Pogo pi egwenge motwo kinde oro, konyo jodak man kanyo, kagiyudo pi maginyalo tiyogo tije kaka, tedo, luoko lewni, modho, miyo chiaye, karesogi kuom riyo, kendo gin bende ginyalo luokore godo.

Jatend solo osuru, ochung' mbele kaloso kod jog gi edwe mar mor mar jochul osuru, kendo jopicha bende mako chenro no kadhi mbele.

Piem mar tuke mag ng'wech epinje osee chakore ayanga epiny mar Kenya. Kajaringo ma Kenya miluongo ni Mercy Kiprono otelo mbele ekinde mokuongo koyombo ji ayanga.

Jopuonjre yudo thuolo mar riwore gi kar tiegruok mamalo embalariany mar Kabarak. Kajodito ekidienje mopogore opogore, ruako nying gi embui ,kaloso kodgi ewi gik madwarore.

Kambi mar Safaricom oyawo thuolo mar ruako kastembegi man gi chandruok kod dwaro mopogore opogore. Ka gikonyogi kendo gilero negi kaka tudruok ewi ong'we yamo chalo, weche mag oro pesa kaachiel kod ng'iewo simbe mabeyo.

Ei od thieth, laktar mamiyo loso kod jatuo mamiyo mantiere ewi otanda thieth. Ka openje chal mar kaka owinjo dende, kendo opime kotiyo gi masinde mag pimo tuoche mopogore opogore ka bende ondiko chal mare e kitabu.

Buonjo kod mor otiap kajatelo mamiyo mosore giwelo mane olime e apise bang' keto kogno ewi weche mane giwinjoree.

Oganda manumu ikano kumang'ich tobende onge pi. Kaka fridge mondo mi kik otwo kata kik otow. Osik mana kong'ich.

Tijni konyo oganda mani aluora eweche mopogore opogore. Mokuongo, ginyalo oro barupe niji magidwaro manikuonde mopogore nopogore. Kende bende, ginyalo yudo barupe moor negi gi ogandagi kowuok kuonde mopogore opogore. Tijni kendo konyo eyudo barupe mag nyuol, opande bende okonyo jogo aluorani maok chandre gidhio kuonde maboyo boyo kaka Nairobi.

Ng'eyo ma dwarore en tiyo kod fut e pimo, twecho kod tonde, pimo tuoche malandore, tieko kute eyor goyo yath, kendo kiko lowo kod manyiwa maber. Bang'e gige tich madwarore en kaka bepe, chumbe kod tonde.

Mondo itim tijni, chuni ni iyiero yiende ariyo. Mokuongo en yien madit, ma idhi ing'ado diere matin. Kas to mar ariyo, en nyathi yien matin ma idwaro mondo odong kuom yien mokuongo. Ing'ado yien mokuongono gi ediere matin, kuma yien matin ni idwa ni odonge. Kas to ikawo yien matin no tiketo, kas to ituweyo mondo kik muya moro amora donje. To yien ma iyiero, iyiero yien maonge tuo moro amora. Kas to kise tueyo maber, tidhi isoyo e mikebe mane ise loso man gi lowo maberno, kas to koro iolo ne pi kilimego pile ka pile, mondo ing'i gima nyalo kethe. Bang'e tibiro neno kakoro ochako dongo mos mos nyaka koro ogik kama koro idhi pidhoe.

Ahero ahinya nikech osee bedo ka okonya kuom kinde mang'eny. Asebedo ka apidho winygi, kendo gisebet ka gimiya pesa eyo makare. Tijgi yot nikech ginyalo manyo chiemo kendgi sama piny tek machiemo onge, ka ok ang'iewo nigi.

Ayudo ber mar rieko, kaka gwen mag tong' timore. Minyalo ket e piny maber, kendo ng'eyo weche kaka tuo, lony kod chiegni mag gwen. Ber mar chik. Pidho gwen dwaro chik giluoro, kaka kinde mar chiemo, rito limbe giketo weche maber pile pile. Ber mar hera. Kaka ihero tich, to biro bedo nyaka imed kata chieng' rieny matek, to nyaka iti mondo ine kaka gwen bedo maber. Ber mar winjo pesa. Ng'eyo kaka inyalo luwo pesa epidho gwen eyo mar nyiewo negi chiemo, yath ka gituo, gi yiero pesa ma owinjo obed ni itiyo go.

Miyo moro okulore kaloko nyithi ngege matindo e atonga, ma atonga no opong' thich, ma nyithi ngege moko opukore piny elowo, ka nyako moro to bende okulo wiye piny edho nam.

Ee, oyudore e aluorawa. Kendo itiyo kode eloso jus mi imadho, kendo itiyo kode epoto chak kaachiel kod ethiedho yamo mager mar athung'a.

Bulo oduma en tich ma ahero ahinya. Ne abedo ka akonyorago kuom yudo pesa ka ause. Ma asebedo ka aloyo godo midhiero mang'eny mopogore opogore kaka, chulo ne nyithindo pesa mar skul, nyiewo yath eod thieth mopogore opogore kaachiel kod chiemo gi lewni ma nyithinda rwako.

Oala mar uso lewni en oala maber ahinya, okonyo kuom miyo ji gik manyalo ruako ka gigeng'o godo duk, kendo gigeng'o godo koyo. Kendo okonyo ahinya e medo pesa mar ng'at mauso ka onyalo tiyo gi pesago e yore mopogore opogore. Kaka chulo eyore mag thieth kaachiel kod somo ne nyithinde.

Obila ochungo derep nyamburko mar jowuoth, kaluwore gi ketho mar riembo endara maonge gi gik manyiso ayanga chal mar nyamburkono, kod lony mar jariemb gari.

Kano omenda eyo maratiro kendo golo pesa eyo mowinjore, esaa madwarore. Jokeno bende yudo thuolo maginyalo yudo ewi pesa momedore, makonyi ahinya ka gikwano kaka ohala mar keno.